Mokwongo ngamia miyowa chak, to chak mar ngamia nitiere gi nengo kabisa. Nikech chak mar ngamia ka imadho, okonyo e geng'o tuoche ma opogore opogore. Koro miyo mana beche nyaka bed ma tek. Kendo ka imadhe, tober ni del. Oloso del, oketo del bedo motegno, kasto omiyo del bende bedo gi ngufu ibedo ma chwe. Machielo kendo ma wayudo kuom ngamia, en ngamia itiyo godo e yor mar wuoth. Kaka kuonde ma gibor gi apaya to ok ginyal yudo nyamburko ma gidhi godo wuoth. Ndigni onge, apikni onge, thothne githoro ga tiyo gi ngamia kaka yorno mar wuoth. Kata kaka gari ma gitiyogodo kagidhi wuoth. Ka gin gi cham to gidwa dhi kamachielo, katoda wuok todadhi ondamo moro mabor kata kilomita moro mabor, oidho mana ngamia. To ngamia biro teri kaluwore ni tiendene e yo ma olosi. Olose e yo maber monyalo wuotho onyono kite, kendo onyalo wuotho kuom ndalo mang'eny. Kata kuome bende biro konyi e ting'o pi mang'eny ma katiwuotho kode, okowinj riyo piyo piyo.

Teknolojia medo loko ngima marwa odiochieng' kodiochieng'. Kaka wan joluo kitwa gi timbewa, ndalo machon ne warwako pien kaka lewni to piny ma sani, masinde tindo biro molose lony ma nyasani. Kendo iyudo ka giloso lewni mopogore opogore, ntie mitwang'o ntie michweyo, kor ndalo mar wuotho gi pien cha osekadho. Kwa dhi e weche mag tudruok, chon niyudo ka ng'ato otho idwa ter ote moro kamoro. Nimanyo jaote ma koore to gik mokone go ema nyakato odhi owachi. Koro niyudo ka nonyalo wuotho wuoth ma rabora, mondo oter ote no loka machielo. To sani, lony obiro ma lkila ng'ato nitiere gi ong'we yamio, sim mar ong'we yamo e lwete. Kodwaro gimoro, kotudore gi ng'ama ni Mombasa to en Migori, onya tudore gi ng'ama ni Amerka to en Kenya. Machielo kwang'iyo weche mag somo, sani nyathi kanitiere e sikul to entiere gi kompyuta mare. Osoma soma gik moko e mbui kakodwaro ok, kopogore gi yo manyachon ma nyaka nirit japuonj mari ema bi ma fweny ni tiend weche moko.

Limbe moro ma jaber mane atimo, en limbe mane atimo e skund mbalariany ma Egerton. Mano natimo e kinde mane pod antiere e skund sekondar. Kane wadhi e limbe mar somo, mano somo mara mar pur kaachiel gi mar Geography. Gima ne omako dhoga, e gweng'wa kama ayae inyiedho wantiere gi dhok. To kocha wang'iyoga ni ka idwa nyiedho, kaw nyaroya imi mama gi odhodh matin oywa chak obi machiegni kaeto ichak nyiedho. To kane adhi e mbalariany ma Egerton, dhoga ne omoko nono. Nayudo ka kare dhiang' inyalo gone thum, samigone thum no toywaya ywaya chak biro machiegni tinyiedhe ma ok ikelo kata nyathine kuome machigni. Gino ne omako dhoga mawacho ni eeh, kare dhiang' chalo mana ka dhano. Gimachielo kendo mane awuoro, gweng'wa kamayae Migori chieny rienye sa te, onge koyo mang'ich. Nayudo ka Egerton koyo ng'ich ma kata luok nyalo tami. Idwara dwara ni iluokri gi pi maliet sate, to isik mana gi sweta. Ma apenjra ni to jogi odak e piny machal nade? Mano e limbe majaber mane asetimo.

Achiel kuom paro ma antiere godo kuom korot ma oruombore piny en ni. Achayo ja gedo kata fundi mane ogero odno. E kinde ma igero ot nyaking'e ni odni igere e thidhia, igere kama pi ng'eny, igere kama kite nitie, kose igere kama pi tin. Ma kineno ni igere kama pi ng'eny to nyaki ne ni smiti ma iketo gi kokoto ma iketo gi pi ma iketo nyaka ine ni ipimo gigo maromre. Ma moro ok bed mapek maingo nyawadgi. To e seche ma ipimo korot kata e seche ma igedo, nyaki ti gi kabirio. Kabirio emitiyogodo e kinde ma ipimo ot ineno ni odni ochung' tiir moriere maok obam. To kokiti gi kabirio in idwa tiyo gi wiyi kamano, odno bro dhi ruombore piny. Iboyudo ka odhi mobam koro malo pek moingo piny, tochako gore piny. Paro machielo ma antiere godo en ni e kinde mane igero odni, jotelo mane okaw pachgi kata jogi bende negigoye lipot moramora ma jokma rango weche mag gedo to wache ang'o e wach machal kamano.

Sigana manotimore e kinde rusa en ni rawere modhuro mane yudo kony kowuok e bwo chenro manisiro gi piny mar USA. Mano ma iluongo ni USAID Tumikia Mtoto. Nyithindo nyocha odong' koro gibaya baya e gweng', nyithindo baya baya e bombe. Gibaya baya e senta, kata gik ma gitim onge. Nikech iyudo ka konya manichiwogo ne miyo giyudo puonj makende. Giyudo kanyo taulo mag ria, giyudo sabunde, modhi, giyudo tishu, moko yudo nyaka wuoche mag skul, moko itwang'onegi unifom, moko ichulo negi skul fi. Koro kineno ka ker ma iluongo ni Trump kaka nodonje telo, tong'ado kony te. Nyithindo korodong' ma kata kama ginyalo dhi e kinde rusa onge. Rusa ka rusa niyudo ga ka gichokore tipuonjogi kaka nyithindo ma nyiri, kaka ginyalo ritore, kaka ginyalo bedo maler. Kaka ginyalo rakore koda achiedh nade. To olidei rusa manyocha okadhoni, iyudo ka nyithindo baya baya, kama gidhie onge, gitanga tanga mane gweng'u.

Wachno en ga wach malich ahinya, kineno ni koso tudruok maber e wach chula mar Migingo e kind kiewo mar Kenya kod Uganda. Kwanza omiyo jolupo ma lupo ei nam kasara. Kopogore kod kasara, jogo isando, isando gi, nitiere ma igoyo, nitiere ma imako tilal go. Ka gisedhi gilupo kono ma giuso, imayogi pesa te katimayo gi rech. Ikawo thiolo ni makende, ikoso nindo juma achiel, inimo ei pi, ichiko nede ni, iywayo rei. Kiseywayo reye mang'eny tiketo ei yie mari, kochopo sama koro iduogo kichope chuny nam, timaki imayi. Gikia kata mana kakithagori, to sechego iyudo ka sirkal ma Uganda koda sirikand piny owacho mar Kenya, ok ginyal bedo piny mondo gilalre. Mondo gineye ni tachiedh nade ma kwako kiew no inyalo tieke nade. Koro ineno ka oganda hinyore, to gin gimosore ginyiera nyiera. Wachno ok en ga wach maber, onego gimany kaka ginyalo tieko pogruok go mondo ji owuo e duol achiel.

Telo mar migosi William Ruto ok en telo maber kata matin, en telo marach en telo ma otou. Ka ing'iye gi telo mar ker machon mane owuok e telo, ohinge nyadi nuoya nikech, nikech ker mokalo, ne unyalo bedo go piny ma uwuo kendo nonyalo winjo pach jo piny ma otim kaka gidwaro. To William Ruto ok onyal winjo kata matin en ng'ama ka ipinge, kitemo atema pinge ni, idhiyi ilal kodi idhi goyi koono, koduoki, iduoki ni mano koro omiyi luor makende, ok inyal tiyo ne joganda jopiny Kenya kamano. Nyaka ibed piny, nyaka ibolri, nyaka iwinjgi. Onge ng'ama nyalo tiyo ma ok osumo paro kuond mopogre opogre, ma in iketo mana ni ni ng'ato kadhi pingi ni osemake olal kode idhi goye, ng'ane ka dhi pingi ni to mara osetim ne ang'o. Nyaka ibed ng'ano ma winjo jopiny nikech ne giyieri ni mondo iti negi, timne jopiny kaka gidwaro. Koro tende en telo marach ma de ber de ok odok kata.

Migosi Raila Odinga en jatelo ma ineno koda tich ma osebedo kotimo. Osebedo kotimo tich maber ne oganda jo Kenya, en ng'ano ma kedo ne ratiro mar kila ng'ato. Okong'e ni iwuoke dhot mane, oko ng'e ni in gi pesa, ionge pesa, isomo okisomo. Okedo ne ji te machalre, to kendo king'iye en gi siniani. En okodich ni mondo mi obed jatelo, emomiyo ineno ka kinde duto mochung' kaka olaro kom mar ker. Kose yombe, tochako wuok odhi e doho, kosedhi e doho tochako pingo yierono. To koneno ka gitame, to koro omako chung'ne motegno. Omako chung' ma kitimo ma tonono, otemo nono oneno tiend telo no kaka dhi. Gimoramora ma gitimo marach tokweri e wang'i, kendo okoluor mar kweri. Emomiyo Raila osebedo jatend oganda motegno e pingo piny owacho. En ng'ano ma chung' gi adieri, okoluor kwero maricho kata matin. Odwaro ni oganda jo Kenya otine gi maber e yono ma kare.

Kido mar oganda ma gweng'wa nyalo rocho rit mag le mag bungu e yo ma koda mae. Joluo orwako pien, joluo gin jogo mohero pedho, joluo ohero tiyo gi tung le ka gitiyo kode kaka oporo. Oporo inyalo ti kode kikowo wach moro mar kuyo, wach mar mor, kata kikowo wach moro ma idwaro ni wach moro motimore mapiyo piyo. Midwaro ni oganda nyaka chope. Koro inyalo yudo ni giwuok to gibro dhi e bungu, gidhi pedho le. Kagisepedho le gibro pedhe to gibro kode tiyang'e, titedo ring'o ichamo ring'o. Kosecham ring'o, tidong' gi oporo. Oporo idhi tigo e timo gima chielo. Tidong' gi pien mare, pien mare kosechwer ring'o motwo maber titiyogodo kaka gir rwakruok. Kaka lawuo ma gibosore godo, koro emo gino miyo ok nyal rit le machigni kodgi. Ahnya ahinya to kodok korka chiemo, giluoro alot. Koriyudo ni ng'ato biro wuok dakika matin, odhi opedho le obiro todwogo totedo ring'o ode.

Thuon wach ma kawuono e gazet mar The Standard en wach mar Njeri, Njeri mane iwacho ni ne otu ne oyawo mbui machielo. Mar kawo pach jopiny kotenore kod bajet, mane ogol gi piny owacho. Mae tich ma bende onegobedni itimo gi sirikand piny owacho mar kawo pach jopiny kapok otimo gimora mora kata kapok okawomokang' mora mora. Mondo owinjie ni to oganda jo Kenya to wachang'o e bajet ma ogol no. Koro nomake ka nosemake to nodhi ogole gi rambun mar siling' alufu miya achiel, eka noweye godo. Koro mano e wach ma nomi pek e gazet mar The Standard. Machielo kendo, en wach mar ni NSSF onyiewo mesa margi gi siling' milion ariyo, mesa kende ginyiewo gi siking' milion ariyo. To kawadhi e gazet mar The Daily Nation, to wach Raila ema dhi mbele. Ma Raila koro okawo chung' mare motegno, kendo wacho ni katobedo ni en ei sirikal, en opingo sirikal ei sirikal.